Adamu apa atii class four, kintumia enkioo ashu entoki naji lenses aik enkolong', nekipik nkardasini, nilo amaniki etupuruo. Neeku itodolu ajo keti enkima ine wueji naa ekisoma apa ina nekiasita king'ira aas entoki naji practicals.

ore ena naa olduka le mtandao jumuia, olduka ele naa inyang'isho iti enkang' ino, nekirewakini ntokitin ninyang'ua eiumu enkoitoi naji G4S. Ore ele duka naa sidai amu kelelek ntokitin enye oleng', mitagol nye ntokitin nekiyakini ntokitin aitabiki itu intumia transport yeyote. Neeku anyor nanu ena siai amu eewou aitelelek entumoto o ntokitin.

ore tenadol ena neponu damunot entoki naji wifi aa kepiki nkajijik enchumata enkaji, ore elakua naa kibaiki ake ina mutandao, naji wifi ni connect esimu ino. pee itumoki atabolo internet neeku ore ena siai itelelek amu mintoki ainyiang credit nitelelk metaa data.

kaatengeno naipirata ena siai, amu ore irmalimuni, ana kenyok aisum nkera, metaa ore te pooki toki naasi neisulu nkera esukuul enye. naa ore pee eisulu nkera, neishori entoki naji cup naitodolu ajo nince loishinda, nepuo ninche ashum te sukuul enye, metaa kidim ake ajo ore erishata naje apa nisnhinda ninche te mashindano ena rishata.

ore ena naa enkitok naoshito ninye esimu, naa ore enchipai naata, naa kitodolu ajo etooshoko oltungani loningore oleng, ebaiki naa oltungani lenkang enye, olalashe lenye, ashu entoiwuoi enye, ashu oltungani onyor ninye oleng. neeku ore simui neewuo aitelelek esiai e communication.

Ore enaa naa endepe ashu irkiek likinchooki tesipitali, naa iyaki endaalo erishata nimoita oltungani, naa iijoo aitumia enkare neaku sidai ena amu ore pemoyu oltungani nitumia lchanito na kesidanu meas esiai enye anaake.

Ore ena siai te emurua aang', naa etumoi te enkaji oo intumoiritin, netumo iltung'ana oata enkipirta nabo aimaki imbaa e maindeleo teina murua. Naa kepuonu sii ninche iltung'ana oyaa ividioi, airekod pooki toki najoito metaa keitadamuni iltung'ana ashu eisom tenepuonu.

Ore tene wueji nadolta ntokitin kumok oleng . Aa osokoni ele omirieki impuka . Adolita ormaisuri, nadolita irnyanya , nadolita kitunguu, nadolita ntomonok namirisho. Kelioo sininche nkajijik tendaalo esiadi , nelioo sii ormwambuli, nelio entoki naji or watermelon , tenebo nkipololeti ,kumokntokitin natii ene wueji oleng.